Mae en tich mar pith mar dhok. Ber minyalo yudo kuom pidho dhok en kaka inyalo yudo ring'o michamo gi anyuola kata mitere chiro bang'e tiyudo omenda. Japur nyalo yudo chak, onyalo puoyo, ousi chak mopuo kata onyalo use ausa kamano bang' koschwake. Inyalo ti kode gi anyuola mare kata onyalo tero e chiro mondo omi ousi mondo oyud omenda monyalo konyorego gi anyuolane kata moterogo nyithinde e sikul. Gimachielo kendo, minyaga mag dhiang' mitiyogodo kaka manyiwa itero e puodho mondo okony pith mag cham. Kiketo manyiwa e puodho, okonyo mondo cham obedgi oti maber kendo miyo japur yuto man malo, mano miyo japur bedo gi konyruok mang'eny kuom tijene mar cham kowuokne mang'eny e puodho onyalo uso moko to moko oti kod anyuola mare.

Gimabiro e pacha kanono tijni en ni ma dibedni en ohala moro mitimo e yor mbui, to en okonyo ji mang'eny nimar inyalo tiyo kata ka in e odi kata kitimo gimachielo kar bedo.

E pichani, aneno miyo moro mobet machal kagima ouso e chiro. Pichani aneno nyanya, aneno apilo, aneno gikmadibedni gin machunga, aneno kitungu kod gikmoko machielo. Gimabiro e pacha kanono tijni en ni miyoni yudo ohala maduong' kuom tijeni, nimar sa asaya mouso to onyalo yudo omenda. Gimachielo kendo gimabiro e pacha en ni dibed ni miyoni wuoyo maber kod jong'iepo mare emomiyo en gi gik mang'eny nimar ka en gi gik mang'eny kamae, en gadiera ni en gi welo mabrobiro nyieo gigo eko. Machielo kendo mabiro e pacha en ni miyoni orito gige maler kendo oknyal kelo midhiero ne jong'iepo mare nimar aneno ka miyoni orito ler kae nikech gige opango e yo modimbore ahinya.

Gimabiro e pacha kaneno pichani en ni nitiere jago moro matiyo kod simuno ero michulo. To chal ni simbe ong'adi bang' kane osetimo chudo mare. Koro ogocho mondo omi ong'e gimomiyo simbeno ong'adi to nitiere jakony moro kanyo manyise gimomiyo dibed ni simbeno ong'adi. Ong'ise niya, debed ni simbeno ong'ad nimar pok notimo chudo kata kadiponi simbeno ong'adi bang' kane osetimo chudo, dibed ni nitiere mana shida moro matin kata mana ng'ikruok moro matin lakini okone niya, kadipo ni odwaro kony moro, onyalo goyo nambano ero mar jo watu simu ma en nono aboro nono nono, abiriyo ariyo ariyo, ariyo ang'wen abich mondo oyud kony.

E pichani aneno geche matero nyithindo e skul kata maduokogi sechego eko magodhiambo ka gisetieko somo mar gi. Gini itiyo kode e ting'o nyithi skul. To kaka oselokore bang' kinde, en ni ndalogo eko machon, ne iwire rangi kaluore gi kaka skul ema noyiero. To bang' lokruok manotimore e sirkal mamalo, ne gigolo chik ni geche duto mag skul mondo owir range noero maratong' mondo mi okel yot kata....

Gi pacha, aparo ni nyithindo mantiere e gwenge e tung' piny nyalo yudom somo mar ong'we yamo mana ka dipo ni sirikal mamalo otudore kod sirikal mar kaonti margi toteronegi gigoeko maginyalo tiyogo e somo mar ong'we yamo. Inyalo ternegi simbego eko magitiyogodo e i skul, inyalo ternegi kompiuta, inyalo ternegi kata wang' jowi mondo gitigo. Mae brokonyogi e yo mamalo nimar nyithindogo eko modak e bombe madongodongo yudo somo mar ong'we yamo e yo mayot nimar dongeruok osetim e gwengego eko madongo. Aneno niya, en gimaber mondo sirikal mar piny owacho mondo omi oter dongruok kata e gwengego eko mantiere e tung' piny mondo omi nyithindogo oyud konyruok mondo gimbe giyud kaka inyalo somo kagitiyo gi yor ong'we yamo.